Nĩ ũndũ wa ũrĩa rĩera rĩgĩkoretwo rĩgĩcejetie, rĩũ nĩ gũkĩrĩ kambuni nyingĩ iria iragĩkorwo nginyagia ikĩheana ũhoro wa insurance, kũrĩ nginya ũhoro wa ũrĩmi nĩgetha rĩrĩa kũngĩgĩkorwo gũkĩara na arĩmi magĩkorwo irio ciao igĩthũkĩra mĩgunda nĩ maragĩkorwo magĩkĩhe ũtungata wagũkorwo magĩkigĩa insurance, ta kambuni ta ici, nĩgetha mũrĩmi agĩkorwe agĩkĩrĩhwo na ndagagĩthiĩ hathara yothe. Mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩrĩha mbeca na mweri, mbeca iria igĩkoragwa atĩ nĩ cio irakĩmũteithia nĩgetha nake rĩrĩa kũngĩgĩtuĩka nĩ gũakĩra kambuni ta ino ĩgakĩrũgama ithenyainĩ rĩu na ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩmũrĩha.

Ũngĩkenda gũkorwo ũgĩkĩiga ũhoro wa ũgitĩri wa ng'ombe ciaku, gũkiumana hihi na ũndũ ta ũici. mũndũ nĩa gĩkoragwo hihi akĩoya indo ĩria cigĩtagwo insurance. Ũgagĩkorwo ũkĩgitira ng'ombe yaku nĩgetha ĩngĩgĩtwĩka nĩyagĩkĩiwo, indo ta icio cia insurance nũigĩũke naigĩkorwo ĩgĩkũrĩha ng'ombe yaku. Na ningĩ ũngĩkorwo nĩũrenda kũgitĩra ng'ombe ta ĩyo na maũndũ ta maya ningĩ nĩ ũbatiĩ gũkoro ũkĩigithia ũhoro wa ũgitĩri na gũkorwo ũgĩkĩrĩte ngĩnyagia indo ta irĩa ciukĩte cia kĩrĩu. Ĩndo ta cctv nĩgetha atĩ mũndũ angĩũka kũia ng'ombe ta ĩyo ,nĩũkũhota gũkorwo ũkĩrĩ na cctv ta ĩo . Nanoĩgĩgũteithie mũno harĩ ũhoro wa ũtwĩria kana ũngĩkorwo ũgĩkinyĩra indo ta ng'ombe ciaku .

Ũhoro wa gũkorwo andũ makĩrĩma indo ta mbembe: Andũ arũrĩrĩ ruitwũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩma mbembe icio mĩgũnda-inĩ yao, onagũgĩtwĩka mĩgũnda yao ndĩkĩrĩ mĩnene mũno. Nomatikoragwo makĩrĩma atĩ mbembe nyingĩ mũno. Rĩrĩa magĩtuĩka atĩ nĩmakĩrĩma mbembe ta ĩcio, nĩmagĩkoragwo ninge magĩkĩendia imwe, rĩrĩa ikĩrĩ njowa nĩgetha igĩkorwo igĩthie kurugwo irio ta gĩthere kana hihi gũthie gũgĩcina mbembe ta icio na iria ingĩ cigũtigara andũ nimarekaga cikĩũmire okurĩa mũgũnda ,nĩgetha mbembe icio magagĩcoka macikohore, magĩcoke macihurĩ na hihi na makonia. Kana cingĩkorwo cikĩrĩ nyingĩ magagĩta macini irĩa cigĩũkĩte rĩu cia gukorwo cigĩthandũra mbembe ta icio na gwĩkĩra mbembe ta icio makonia.

Andũ nĩmakoragwo magĩkĩrĩithia indo ta bunda nĩgetha igĩkorwo igĩmateithia, he maũndũ mwanya mwanya naguo mũndũ ũgũkĩenda agĩkĩrĩithia bunda mũndũ nĩagĩkoragwo agĩkĩgũra bunda kũrĩ arĩa makoragwo magĩcirĩithia. Na ũgagĩcoka bunda icio ũgagĩkorwo ũgĩciĩtĩra mũrigitani nĩgetha igagĩkorwo ĩkĩrorwo. Nĩamu bunda onacio nĩikĩgĩagwo nĩ mĩrimũ ta iria ĩkĩgĩaga mahiũ. Na wakĩrĩkia gũgĩka ũndũ ũyũ mũndũ ningĩ nĩagĩcokaga bunda icio ciaku ũgagĩkorwo ũgĩciĩthera irio nĩgetha ũgagĩciheaga irio nacio cigagĩtuĩka cia gũgĩkũra na igakĩgĩa hinya. Nĩamu kĩndũ gĩothe nĩgĩbataraga irio cikĩrĩ na ũteithio mwĩrĩinĩ wakĩo na nĩgetha ĩkĩhote gũkua mĩrigo ta ĩrĩa cigĩkuithagio. Nĩngĩ bunda no ĩgĩbataraga ĩgĩkĩrorwo ugĩcirora wega na ndũgagĩkorwo ũgĩcihinyĩrĩria kana gũcikuithia mĩrĩgo ĩkĩrĩ mĩritũ mũno nĩgetha igatuĩka cia gũgĩkũra na igagĩtuĩka hihi cia gũgũteithia ihinda inene.